Pichaini koparu mashinit ne oo ne kichure kaweek ako tagu kole mitei chito yatayo nedairektani kawechotok. Tagu kora kole mitei chepyosok tapan yo che tache kaweek. Ako ole karang'undo kawechutok ko katepi ko ya katepi ng'uny chepyosanitak , na ake ko katepi ko ya mache kotil, ako mile piich missing' ole katepto chepyosochutok. Nganda mile piich ko pa kamaut missing kipat kaweek amu tindai melekwek che echen missing'.

Poishini ko kolset ap mauek ako eng' pichaini kotagu kole mitei chito ne kikol mauek che kararanen kosup lainda, ako tagu kole ripatin mauechutok amu kikikolchi green house, tagu kole kararaneen missing' rurutiik che kinyor chichitok. Inaker poishoni kopwatwa chamanennyu ne kicham atinye ole kinye, ne kitai ole kicham akachini mauek che u chutachu ako kicham kopoipochin missing' inendet. Mauechutok kopitos komye eng' ole oo maat, notok ko amune si kekolchin green houses ako makat kerip kora kou matundiat age tugul. Makat kesemberchi akesuut atian tugul si kopit konyor chito rurutik che kararanen che poipochin inendet.

Pichaini koparu chepyoso nemitei kopae tuugchiik eng' tapan yo ako paru kora kole kikichop mainget kapsa ne kararan ne muchi kepae tuga. Pa kamanut keppae tuga mainget ne u nitani ako pa kamanuut kora kekole suswechutok si komuch kepae tuga. Suswechutok kekure boma rodhes ako muchi kekol kekolchi tuga. Tindai production ne o tuga ye kaam tugchutak kikure boma rhodes , suswechutok ako pa kamanut missing' ya tindai chito ole ma oo ole ripe tuga ko muchi kokolchi kityo chito suswechutok si koipchin eng' kurgat. Imuchi kokol chito suswechutok che chang' si komuch koaldachi piik alak ak komuch kopae tuga chechiket.

Pichaini koparu chito ne mache kola tuguukchiik ako mache kopaishe sikiriet inendet ko laise. Pa kamanuut missing' keeyai poishoni ke paishe sikiriet amu sikiriet ko kikiyai, Kiyai Mungu si kopais kelaisee, ako kasit nyi ko notok kityo. Makat koyai kopais sikiriet kila petut, ako makat koyai kasiit kopate mamakat kikachi kasit ne nyigis missing' amu imuchi koumian akine. Kiratchin kityo sikiriet che imuci ko la inendet che ma nyikisen missing' notok kopaipachin akine kasinotok.

Pichaini koparu chepyosok che katepisa ng'uny eng' ng'echerok ako tagu kole kama icheget sonoek ak tuguuk che kokichope sonoek. Tagu kole aldai icheget tugchutok ako moitei chumbek yo che tagu kole kapaipachi akichek tugchutok. Pa kamanut missing' keyai poishoni , kechop tuguk ak kechope sonoek amu imuchi kopar korok kasit ap pororiet ak kopar ng'alek ap kimila chepo pororioshek che u chepo Masai anan ko Rendile chotok che paishe sonoechutok missing'. Imuci kora konyorchigei melekwek che echen icheget amu ngot ko aldaji chumbek , ako chumbek ko ale peishek chemi parak, ko muchi konyor icheget melekwek che echen missing'.

Pichaini koparu piik che katelelso komye ako tagu kole kachop chi gei icheket kopir pichait. Pa kamanut missing' kepir pichaishek korok ya mitei tuyoshek anan ko mi poishonik chepo kamanut che makat kopwat chito eng' petushek alak. Pichait ne u nitani nguno ko muchi kotepi kora kenyishek nekit tiptem ako muchi kopwatyige chito tuguuk che kicham koyae anan ko pichaishek chepo kenyishek tiptem che kikosirto. Tareti kora chito nepire pichaishechutok konyor melekwek amu eng' kasari kealdae pichait agenge siling' pogol ako muchi konyorchigei melekwek chichitok pire pichaishek che echen ak konyor kiit neyae inendet.

Pa kamanut missing' kerip wirtaet ap chapuuk eng' koot missing' amu imuchi koip kaliang'iik ak tuguuk alak che ma makatin. En koot nyu atindai kapukiat neapuche chapuuk kopa sang' kila ak atindai kora notok nekikure dutbin ne imuchi kerang'chi takataket. Takatakechotok arandai ye kapek petut. Mitei keringet ne kikipal eng' sang' olin ne muchi keraang'chi takatakek ako muchi korang'chi chito anan kowirchi ki age tugul ne mako makat notok kotareta kapixsa kotililit koot sait age tugul ako matkopwa kaiang'ik ko ako taret kora matkopit harufut eng' kootnyu.

Eng' koriik che chang' komuchi koparya piik koporchi tuguuk che chang'. Imuchi koparya piik amu maiyakchi chamanennyi chepkondok i anan ko parya piik amu imuchi kotindai uhusiano chamanenyi ak chito ge eng' sang'. Ngoyai chito chamiet ak chito age eng' nepo katunisiet komuchi koik paryet eng' koot amu mami chito ne tos poipochi kokaruya chepyosenyi ak chito age eng' sang' anan ko kokaruyo poyotnyi ak chito age eng' sang' notok ko kiit neipu paryet eng' kariik che chang' eng' kasari amu tagu ng'alechotok agot eng' taarifa ak petushek ap kasari.

Kiasire piik che chang' en kotnyu chepo poishet ako kiasir piik che chang' kora kokeswa chaiik. Kiapchechi chi tugul kasitnyi ako ki alechi chi age tugul kokil gei eng' keset ap chaik kopate chito konyoru melekwekchiik kotienygei kilioisiek che kakes notok ko kiikachi piik kokilgei missing'. Eng' opin po kot ko kiasir cheplakwet ak chito neripe tuga kora. Ole kiakachi chito neripe tuga kasitap imbar ak kasit ne kikee cheko amu kasinotok ko pa murenik missing'. Cheplakwet ko kiakachi kasit nepo ko ak aarorchi chi age tugul kasit nyi si matkopit sireet ap ge amatkopit ki neyae chito kasit ne manenyi notok ko kikon kopit kipagenge eng' yotok ako pit koyai chito kasitnyi kou ole kiakachinde notok ko kiyai kotes tai kapisa kasit komye.

Pichani koparu menu notok nepo Mpesa ole imuchi kolipanishe chito anan ko muchi koyakchi chito chepkondok chito age nemitei komasta age. Imuchi kora konem chito chepkondok eng agent ngot ko ka mache chepkondok che kiname. Ako muchi kora koseven chito anan ko kokonor chepkondok si kopit kopaishe petushek alak eng' mshwari anan ko saving . Po kamanut missibg' kepaishe simet kealishe amu kikonyumnyum poishet. Makoyache koipat chito chepkondok ak rarakik ako tareti kora chito ne aldaishe amu imuchi koro transactions tugul anan ko lipanet tugul nepo chepkondok ako muchi kotaret inendet kochop ng'alekchik ak kokonor records chechiket.

Pichaini koporu biik chetoku kouyo islamyek amu kelach biik ngureik cheu chepo islamyek ako kelach chepkuloik kora cheu chepo islamyek tuku kole tindoi mkutano nenywanet waislamu eng yuto ako naker boishoni kobwotwo olekingemi sukul olekinye olekicham ketindoi choronok chekipo islamyek ako kicham koipwech amitwokik olekinkoker Ramathan. Kikichopchin icheket amitwokik chekionyinyen mising. Naker ng'echerochu kobwotwo alikinye kingami sukul kora olekimi olekikikure auditorium olekimite ng'echerok cheu chutochu ako kicham keoe tuiyoshek chepo komonut kouyo moche kotot kong'ololchi kandoindet nepo sukul kong'alalchi lagokap sukul anan kong'ololchi icheket students.

Ane ye kang'et korok ko makat awekchi Mungu kongoi ak awekchini Mungu kongoi kila amu kakomukwa kotaro petut nerupe. Ye kaatar awekchini Mungu kongoi awe ip aun toget i akawe ip achop amitwogiik chepo petunotok chepo karon. Imuchi aoo chaiik anan aamde chaiik moporiet ne kong'et koskolen. Ye kakopata eiset ap chaik ayae usafi. Ayae tililindo amu atilili ala tugulu eng' kot ak amwet ngoroik tugul ak tuguuk kora.

Pichaini koparu piik somok che tagu kole tindai kretishek icheget ako kretishechutok komitei marakwek che nyalilen ana mukandek che nyalilen. Eng' kokweet nyu kepute mkandechutok nyalilen akepimani eng' kretishechutok eng' piik che mache koalda kealdaei kotie gei kretishechutok. Imuchi kora keam, imuchi kepeker ak keam anan keteschi kitheri. Eng' kokwetnyu kekure tugchutok musukainik ak kepute ama yamya. Anyinyen missing' musukaichutok ako lakse kora missing' eng' siro.

Pichaini koboru olekikonore chepkondok ole kikure moja, ako eng kanetisietab boisionito kearorchin chito akenge eng akenge, makat komite chichoto yotok si kobit koro olekiyoitoi boisionitok sikobit kiborchi ole kikertoi chepkondok che takomitei waletinoto kikonore chepkondok. Makat kora kiarorchi chito kamanutikab keboisie appinito anan ko waletinito kekonore chepkondok, ako makat kora kemwochi kelechi imuchi kokonorta ano chepkondok, ako komuchi konemundo ano chepkondo choto chik, nyumnyum mising kineti chito korok ngenyor chito no ingen kokas ngalek ak kongen koepchi iit.

Pichaini koparu grafit anan ko kaparunet nepo chorsetap kepaishe kompyutaishek. Iparu kole kokwa parak missing' chorset ap kompyutaishek ako tagu kole mitei nguny missing' ng'aleek ap ripset ap chorset ap kompyuta. Mitei piik chotok che kekure hackers che imuchi kopaishe kompyutait eng' komasta age ako muchi kochore chepkondok chito ne mitei komasta age kopaishe kompyutaishek notok ko amu icheget kotindai akilit missing' eng' poishet ap kompyutaishek. Ako si kekirinda tuguuk che u chutachu ko makat ke mwachi piik anan ko kinet piik ole kiriptai ge matkonam anan ko matkechore icheget kopun komasta nepo kompyutaishek. Makat kora kemwachi icheget ole ki istakandai pichotok tieme kochore eng kompyutaishek ako makata keistakan icheget eng' police station ak kikoito nambarinotok katiemee chichotok.

Pichaini koboru duket nebo M-pesa, ako toku kole eng yutok komuchi kokonore chito chepkondok yutok konde M-pesa ngot ko katindoi rarakik anan ko notisiek ii ako muchi kora konem chito chepkondok ngot ko kamache rarakik anan ko notisiek, bo kamanut mising dukanito bo M-pesa amu imuchi kwo chito pkoteb yundo, eng kiy ake tugul ne tinyekei ak M-pesa ako muchi konyor icheket oret anan ko toretet eng yotok. Dukaisiek cheu chutok komi komoswek tugul sikobit kotoret chi ake tugul eng emet komugul, kikinde dukosie chuto komoswek tugul ako kikotoret kabisa boisietab chepkondok ako kikotoret koit ola tugul noto ko kiit nebo kamanut mising.

Poishoni ko tagu kole tuyetap chepyosok amu mitei chepyosok ichege yutayu ak komugakse kole gurupit nitani nepo chepyosok. Inaker poishonu kopwatwa gurupishek che mitei olin nyon che kikure Silik chepo chepyosok. Ako muchi konem chi tugul chepkondok ako konor icheget notok ko muchi kotaret piik cha matindai chepkondok eng' sainatak amu imuchi kikachi icheget pesendo anan ko loans si kopit kowek chepkondochotok eng' petushek che kimwachin eng' yotok. Pa kamanut missing' tuyoshechep chepyosok amu imuchu kotaret icheget konyor melekwek ako kuchu kotaret icheget ya matindai chepkondok amu imuchi kosam eng' yotok ako muchi ketaret inendet.

Pichaini koparu chepyoso ne katelel ako mite postaishek chepo airtel money notok ko much kekonore chepkondok eng' lainda nepo Airtel, ako muchi kiyaktae chepkondok kora kong'ete komasta age akoi komasta age. Taku kole duket ap airtel yutok ako muchi itepse eng' yutok ngot itindai shida age tugul. Imuchi kora konem chito chepkondok eng' yutok ako muchu konde chepkondok eng' yutok ngot ko katindai chepkondok che rarakiik ak notisiek. Pa kamanut keyai poishoni eng' kokwet amu iparchin piik tuguuk che makat keyae, akoparchin piik ole kipaishaitai airtel money ichotok, ako mwachin kora kole imuchi koseven anan ko kokonor chepkondok ako muchi kochang'a che pkondochotok ye kepata wakati fulani. Pa kamanuut missing' eng' kokwet amu imuchi kotaret piik koyakta chepkondok kong'ete komasta age akoi komasta age eng' chakchinet, ako tareti kora piik ap mung'aret che imuchi ko konore chepkondok eng' yotok eng' pochi la biashara ne mitei airtel money kora.

Benkishek che mengechen eng' kokwenyu komuchi kokaita chepkondok che ng'ering'en kou elipushek aeng' ako notok ko si komuchi kotaret piik che memuchi koip chepkondok che chang' amu ui missing' kiwektai chepkondochotok kotareti piik che kamache chepkondok kityo che ng'ering'en komuchi kosam icheget eng' penkishechotok. Kararanen missing' penkishechutok amu imuchi kokonore chito chepkondok ako muchi kotesak chepkondochotok eng' kasarta ne makoi missing'.

Pichaini koboru chepto ne katebi komie kochopchikei biretab pichait, ak kotoku kole yutoyu komi ole kararan mising amu mi ketik, ak ko toku kole kiwanjet ne kararan mising ole tos kipire pichait. Achame mising boisioneb biretab pichainik amu, toreti chito kokonor pichainikchik chebo keny, ak komuchi koro inendet eng betusiek alak che bwone. Olo kowo chito komosta ake komuchi pkobir pichaisiek ak kokonor pichaisie chotok sikomuch kobwotyi inendet eng betusiek che bwone, achame mising boisionitok amu angot ane atindoi pichait nenyu ak amuchi abir piik pichait ako kikotoreto mising amu konu melekwek che chang ak achome mising ayoe boisionito.

Pichaini koparu chito ne ipisi ketiit ako tagu kora kole mitei piik alake che kere inendet ana paorianchin inendet kopisi ketitok. Tagu kole mitei piik che pire pichaishek eng' tapan yo, kopar kole imuchi ko kandoindet nitok ne kanyo nyu koparchi piik tuguuk che makat koyai si koriip ng'aleek ap usafi. Pa kamanuut missing' ye kapwa kandoiik nyu ko arorchi piik tuguuk che makat koyai. Akoik icheget che kapwa nyi koro piik eng ground amu mache piik missing' kandoindet ne indochin piik eng' kaparunet.

Pichaini koparu chito ne kasut kiit ne nyigis ako tagu kole inendet ko mache kotech porto. ako eng' poishonitok ko makat kotindai piik tuguuk che nyikisen eng' kiwango fulani si komuch kowalawal kotin gei komsta ap porto ne mache kotech chichotok. Makata kora kotinye chito mwalimuyat ne iarorchin inendet tuguuk che makat koyae, ako parchin inendet masoesi che makat koyae kotienge ole maktai kotech porto inendet. Mitei ole keyae poishonitok ole kekure gym , ako makat kowa chito yundok akipkoonyor mwalimuyat ne imuchi konet inendet ako parchi tuguuk che makat koyae.

Pichaini koparu koiik anan ko maram che kakirang'chi oreet ako tagu kole mache ketinye oranitok amu tagu kole pa rough road oranitok ako mugakse kole ye karopon kochapaitu oranitok missing' lakini ye kakitinye tugchutachu kakirang'chi chu ko kimitu oret ako makoi kotukopit ng'atatiat ne oo. Ye kakerang'chi kou nitani komuchi konyo anyun trelait nyu ko pargan ng'ung'uchechutachu tatiam ketiny kapisa keting'chi ng'uny kot ko sis. Makat ke chopchi piik oratinweek che kararanen amu mitei viongozi che kikekwei ako makata kochopchi icheget oratinweek.

Pichaini koparu chito netepche ng'uny ako tagu kole ibaibaitigei eng' olin po beach olin mitei peek che chang' , ako tagu kole paipai chichitok eng' yutok. Ako muchi kotepche chito eng' ole u yutatayu ye kapunu kopire peek. Tagu kora kole pire set chichitok ako pa kamanut missing' pireet ap simet. Achame missing' apire simet amu imuchi keng'alal ak chamanennyu saishek che ki mache. Korok eng' kasari ko kikopit anan ko dakikaishek che muchi kekonin che muchi ong'alal ak chito. Pa kamanuut missing' kora piret ap simet amu imuch kora kong'alal chito ak sikik chik ko mitei ole loo ako muchi kotaret inendet komwachi tuguuk che kamache.

Pichaini koparu piik che chang' che tagu kole pendati icheget ako tagu kole tindai peek pichutok. Iparu kole mitei hiking icheget ana ko pendatet kityo ne kamache kopaipaiit gei kopendati. Pa kamanuut missing' ke yae poishoni amu imuchi kora koip kipagenge amu tuitos piik eng' pendatenitani. Imuchi kora kochul piik keliek ako muchi kopirto piik mwaita eng' porto che chang' eng' pendatenitoni. Ane ya matindai ki ne ayae , awendi, awendati eng' milimeshek akine amu apaipachini wendatenitani.

Ki a wendi ole kikonore tuguuk ap Kenya eng' emet ap Kenya, notok ko Archives. Mitei kaparunoik che terchin eng' yutok. Mitei pichaishek chebo kandoik che emonitoni po Kenya korok kong, ete ke che kitai. Ako mitei pichaini che piik che kipirchin gei imanda nyo anan ko kandaindet nywa eng' petushek che kikapwa chumbek emanitok. Imuchi kora konyorchigei chito kitabusiek eng' yu che tinye gei ak emet ap Kenya ak che imuchi koarorchi inendet tuguuk che mache konai akopa emet ap Kenya. Pa kamanuut ko wa chito yundo si kopit ipkoro tuguuk che tinyei ge ak emet ap Kenya ak ole kikonortoi tugchotok si kopiit konai icheget.

Pichaini koparu chepto ne katepi ng'uny akiletchin sumeek che kararanen missing'. Tagu kole chichitok kongen kasinitok missing' amu kamang' kapisa komye sumechutok , ako eng' kanetishet ap poishonitok ko makat komitei chito ne kineti tapan yutayu si kopiit koro akiarorchi akine tuguuk che makat keyae ak ole kiyaitai poishonitok. Tindai melekwek che echen missing' poishonitok amu makileti puch sumechutok kopate lasima kolipan piik. Tipiik cha tepitos puch cha matindai tuguuk che yae ko makat kineet poishonitok si kopit konyorchigei melekwek akopit konyorchigei icheget tuguuk che yae komatkotepisa puch

Inaro pichaini kopwatwa ole kinye kemi sukul ole kicham tuyoshek che u chutachu che kipa wanafunzi anan ko lagook ap sukul ak sikiikwak ole kimitei sikiik komasta agenge komitei lagook komasta age. Tuyoshechutok ko kikikure ya mitei tuyet nepo sukulit tugul anan ko kakimache nyikiro ng'alek ap sukul chepo lagook anan ko mitei kiit ne kamache komwachi mwalimuinik sikiik kotinygei ak lagookwak. pa kamanut missing' poishonitok amu tareti sikiik kotuyo ak mwalimuinik ako nai gee ako muchi koteep icheget ako pa lagokwak agenge eng' agenge.

Mitei ortinweek che chang' che ke chulei porto che keposs kapwatutik. Imuchi kowa chito ipkochesan mpiret i anan imuchi kowa chito kityo ipkowendat eng' milimeshek ana kowendat ak choronok chiik. Ngo yai kou nitok chito komuchi kopos kapwatitik ako muchi kopwat inendet tuguuk che kararanen ak tuguuk chemiach chepwonei. Pa kamanuut kokere chito kiit neyai kapisa si kopos kapwatitik kopate ma makat koim chito kapwatutik missing'

Pichaini koparu paniik che kasir nambarishekwak ako kasir tuguuk che tos koyachi chito ya mache keyachi. Inaro pichaini kopwatwa petut agenge ne kikaatieme amu mitei chito ne kikachorena simet atiem apirchi nambarishechotok lakini kilecho chi chotok ati ayakta chepkondok korok si kopiit kotese tai poishonotok anai ale lembechek ng'alekchiik ak aeshe ng'alekchik eng' yotok. Pichaishechutok kenyorchin ola tugul kopate ui naa si kenai ole kindaitoi amu maoki kiro chito neindai, imukakse kole kindai pichaishechutok ola tugul kemboi.

Pichainini koparu piik somok che mitei kouni metuek ako uni togochik alake. Iparu kole iuni keliek ake kora. Ako poishoni ko pa kamanut missing' korok ko ya kakonyor chito kaotiik ko muchi ko un chito metit ako muchi koun chito keliek si kopit kokaititit porto kidogo. Amu netai ayae poishoni ole ki kakipe kependate ak choronokchuk eng' tulodonik ako kiiit kenyoru ye u yutayu koyaach kiun metuek ak kiun eunek amu kikakonamech kaotiik missing'.

Mitei ortinweek che chang' che keyae si keyai tupchoshek kokararanitu ak koip kip agenge. Kiit ne tai korok ko makat kikaat chi tugul aki parta chi tugul ne kanyo yotok i, ako makat kora kinde tienwogiik che anyinyen che imuchi kopaipaiit piik ako muchi komil piik missing. Mitei tuyoshek nguno korok che u koita, ya kikaitai lakweet ko makat kinde tienwogiik che po kimila che anyinyen, che imuchi kopaipaiit piik, ako makat kora kecheng' to ne kweriei tuyonotok koik chito ne imuchi kong'alalchi piik ako muchi ko papaiit piik notok ko muchi koip kip agenge.

Koroi koparu postait nepo lipa na mpesa ako paru nambarishek ak account number che imuchi konde chito chepkondok ya mache kolipanchi Peter Mwangi chepkondok. Iparu kole kikochop chichitok mung'aret nyi ako chop akaondit nenyinet ne imuchi konde chepkondok chepo mung'aranitok, kiit nepo kamanuut missing' amu tareti chito komanejan chepkondok chiik akoro ole chututai akoro ole petitai chepkondochotok. Kikonyumnyumit kora amu tareti piik matkoipat chrpkondok notisiek anan ko raragiik kopate imuchi kolipane icheget simeet kityo. Kikonyumnyum ng'alek ap lipanishet ng'alek ap lipa na mpesa ichutok.

Pichani koparu poyot ak chepyoso. Ako paru kole chepyosanitak ko kelach ngoriet ne lel ne tindai kitenge ne kakituye eng' ing'uny olin, ako kitenge initok ko kakichope kora kenapchine lagok ngoroik, ako ngoroichutok kakinapchi kagook komile piih missing' amu katepi kou ngoroik ap masaek. Tagu kora kole kelach ngoriet ne u skatit ako kichanaek lagochutok. Kit age ne mile piich eng' yutok ko sonoechu kakiratchi eng' katuswek ako mile piich kora amu nee ma si ilach poyondonotok tugchutok kou ole kelakchindaita logook chiik

Pichaini koparu chito n ka la guniet ako matagu kole mitei nee guniechuto kopate tepia kou ya kweiniik che ipe chichitok. Tagu kole mache ipkomaa kweinichutochu ako mugagse kole inendet koaldai kweinichutochu amu tagu kole sireet yitayu. Mitei piik che chang' che tagu kole uni alishe alake ako aldaishe alake. Pa kamanut ke yai poishoni amu imuchi kotaret neraniik konyor poishet neyae amat kotepiso puuch icheget eng' gaa. Imuchi kora konyorchigei melekwek icheget kora simat koim sikiikwak ak ng,aleek ap chepkondok ako pa kamanuut missing' keyae kasit ng'ung' chito siinyorchigei chepkondokuuk.

Pichaini koparu chepyosok somok che kelach ngoroik chepo kitenge che kararanen. Ako tagu kora kole kachop sumek kokararanitu chepyosochutok. Imukakse kole mitej tuyet ap koita, ako mugakse kole akenge eng' chepyosochutok ne kikaitai. Po kamanut missing keyai shere nepo koita kounitok amu imuchi koip kipangenge eng' kokweet amu imuchi kopwa piik tugul chepo kokweet nyu kopaorian kikaitai lakweet ak nyu ko poipochi icheget. Tagu kora kole ae tansi lagochutok amu lasima kakinde tiendo ne kararan kapisa nepo tumiin.

Pichaini koparu chito nekende siiok kopaishe biometrics anan chotok ko mashinit neimuchi kotambuan lainwek ap keunek. Pa kamanuut missing' kepaishe mashininitok ketambuani chito amu makoi kokerkeit lainweek ap siok chepo chito agenge ak chepo chito age. Apwati ayae poishoni netai ole kiami sekondari sukul ole kikipaishe nitani keingigate eng' gate ako kikipaishe kora kemandai. Kiimuchi kotambuan mashininotok kole kakoingian chito fulani ako muchi kotambuan kora kole kakomanda chito fulani. Nyumnyum misding' kepaishe mashininitok korok eng' ng'aleek ap tuguuk ap serikalit. Ako ing kipandet kora kolasima keip lainwechutok po euut si kopit ketambuane chito , eng' kipandenotok kitambuane chito.

Pichait koparu chito neimuchi kopir chito paspot anan ko pichait notok netile kong'ete ke katit ne makat kito konam metit. Ako pichainito komuchi kepaishe eng' kipandet anan komuchi kepaishe eng' paspots ya mache komanda chito kowa emet age. Pa kamanut missing' kepire pichainitok amu imuchi kotambuan chito surait ako muchi kepaishe pichainotok eng' pichait ap kaparunet anan notok po profile picture. Ya mite chito kochope kipandet kora anan ko korejistani ge kikipandet, yekepet kipandet age kepaishe mashinit ne u nitani anan ko simet ne u nitani kepire pichainotok.

Pichaini koparu piik somok che mitei ako tindai chi age tugul kitabut ne mining' notok ne kikure notebook eng' kingeresa. Iparu kole mitei ki ne kase pichutok ako mache kosrchi. Po kamanut missing' ke ipati notebook initok amu imuchi ki age tugul, missing' ko eng kanisa ko muchi isirchi kitabusiek anan isirchi siruutik che imuchi ipkoro chito saishek alak. Ngaker pichaini kopwatwa ya cham ami kanisa , ye cham aipati notebook ne u nitani ako muchi asirchi sirutiik tugul che kamwa pasta. Ipwatwa kora ya amitei sukul ya mitei tuyoshek alak tugul ko lasima aipat kotabunotok kora si asirchi ki age tugul ne kanyoru eng' tuyonotok

Pichaini koparu lagook ap sukul chetindai shatishek chelelachen chekakisir kele (abrev.)ICT kopar kole ng'aleek ap komputaishek, ako paru kora lagook aeng' laptopishek aeng' chotocho che konu serikalit. Tagu kole paipachin missing' lagochutok paishet ap laptops ichutok. Pa kamanuut ngineet lagook ng'alek ap paishet ap kompyutaishechutok kotumengechen si kopit kotaret emet ye kakoekitu ako muchi kora kotaret gei icheget amu imuchi kocheng' chi gei kasishek che tinye gei ak kompitaishechutok. Pa kamanut missing' kokachi lagook serikaliit tuguuk che u chutok amu poipochin icheget missing' ako tareti icheget yan tugul ekitu.

Pichainj koparu postait ne kakisir kole summit 2023 kopar kole kimitei kanetishet ne kitinye gei ak kompyutaishek kong'ete gei tariikit ap aeeng' akoi tarikit ap muut, arawet ap ang'wan kenyinotok po elipushek aeng' ak tiptem ak somok. Inaker pichaini kopwatwa kingamitei suku, sekondari sukul ole kicham kinetech ng'alek ap komputaishek, ako kitareto missing' koma yach nyawa ipanet gei ng'alek ap komputaishek kokaatar sukul. Pa kamanut missing' kanetishonitok amu imuchi konai piik anan konyorchigei piik skills che chang' che imuchi ktaret gei eng' poishenwa ak sapenwa amu imuchi kocheng'chigei icheget kasishek che tinye gei ak komputaishechotok.

Pichaini koparu arorunet ap prenatal care notok ko ripset nepo piik chotok che nyikisen anan ko ya nekit kosich chito lakwet ko makat konyor chito ripseet eng' sipitali atian tugul. Ako makat koro daktari icheget eng' kila eng' kila si kopit kokachi daktari arorunet ap tuguuk che makat koyai icheget si korip lakwet nemitei moet ako rip gei icheget. Po kamanut kiotok missing' amu piik konyoru kole imuchi kameiya lagookwak ye kakisich amu makirip icheget ko mengechen anan ko kokomitei moet. Pa kamanuut kanetishanitak tugul missing' ako makat kokerchigei chepyosok tugul ak lagook che tipiik chotok che mache kosiich lagook petut agenge.

Pichaini koparu piik che mi kanisa ako tagu kole mitei kikapuut ne kakinde meset, ako tagu ole mitei chito ne mache konde chepkondok kikapunotok. Tagu kora kole mite kito na ketiene tienwogiik nekekure keyboard natak nekichilei kopar kole kanisa yutayu ako mitei ki ne kechanganchin eng' yutok. Inaker poishoni kopwatwa eng kanisetnyo ola mitei chepkondok che mache kenem kepaishe kikaput ne u nitani ak keng'alalchin piik sikopit kotaret piik konem chepkondok che imuchi keteche kaniseet. Nguno inaker poishoni kopwatwa harambeisiek che cham komitei koreet nyu ako cham kepaishe kikapuut ne u nitani

Pichaini koparu piik che katepisa ng'uny eng' ng'echerok che kararanen. Ako mitei kora kapetit ne pirir eng' koita. Tagu kole mitei tuiyet nepo kamanut missing' eng' yutok, ako mitei chito ne mitei ne katepi ng'uny eng' tai nywa. Iparu kole inendet ne kandoindet. Kapetit ne pirir kepaishe kapsa ya mitei tuiyoshek chepo kamanuut missing'. Pa kamanuut missing' keyae tuiyoshek che u chutok amu imuchi konai chito ole testaitai kasit anan ko paishet ne kokekoita ko kachi chi age tugul eng' yu, amu imukakse kole chi age tugul eng' ruminitok komitei poishet ne kakikochi ako makat koai komye , ako pa kamanut keyae tuyoshechutok si kopit kenai ngot ko tesetai komye poishet anan ko ma tesetai komye. Angot ko matese tai komye, kenyor walutik akopit keyai kotestai komye.

PIchaini koboruu bik chechang chekabit komin lainda nekoi nia akoboruu kole oleminchi lainda kotomo keyat moboiboenchinii boishoni kabisa amun ikoe bik iimuch kokomiten bik chekotinyee haraka chekomoche kochakta ole pendii lakini kekaa laini ako koi missing bo komonut keboishen online services ana ko choton chekiboishen komputaishek sikomuch ketoret bik en ole miten ako indo miten ole loo kosir inyo kemin lainda en yutok ako keran kot ne keminchi lainda. Boishonito kenyoruu missing en offisisiek chebo serikalishek chome kokoe bik en lainda kou niton nii ako moboiboechinii kabisa mochome boishoniton.

Pichani koparu piik aeng' che ka much kotepi ng'uny agenge ako chile kompyuta agenge ko katelel agenge kokere kompyutainotok. Tagu kora kole mitei postait nemitei tapan yo ne kakisir kele 'inua jamii' ako tagu kole mitei sainit nepo serikalit en yuun, notok ne kikure public seal kopar kole ofisit ap serikalit nitok ako mache ketaret chito. Pa kamanuut ketareti piik kapisa ofisit ap serikalit kou nitani.

Pichani koparu komaswek somok ole pa ole mitei huduma center olotok kikaitai hudumaishek chepo serikalit akoparu kole mitei komaswek tugul, mitei Kibra ako mitei Turkana, mitei Embu, ako mitei Lamu kora. Yutak koparu komswek che imuchi inyorchigei poishonik ap serikalit anan ko muchi angot konyor chito koip kipandet ngotko ki kopeet inendet anan kot ngomeche koip kipandet konyil netai , ip koipe yundak. Pa kamanuut huduma centers ichutok amu tareti piik missing' eng' poishonik ap serikalit ako muchi kopaipachi piik ngetaret komye

Pichaini koboru kole mitei yutoyu tumdo anan ko sherehe ako toku kole imuchi ko koito sherehe initoni amu toku kole mitei piik aengu che kakituiyo eng yutok. Bo kamanut mising keyoi boisionitok amu imuchi konai piik anan komuchi kiborchi piik kole kakitun pichuto anan ko kakochomyo pichuto, kou ole kimwaita Bible. Achame boisionitok mising amu eng boisionitok kocham kendoi tienwokik che anyinyen nea, cheimuchi kobaibait piik che bwone tumito, ake yoe dansi kora che kororonen nea che achame akere, abaibochini mising boisionitok. Ye kakobata boisionitok keamisie kora kot kebiongso, kit nebo kamanut mising.

Pichaini koboru chito ne karatkei ak takalkalit ako toku kole karat maskit inendet kobor kole kiyokse betusiek che kimite kutietab corona eng emet komugul, ako toku kole mitei ko rute chito lazima komioni chichoto eng mionoto bo corona. Mochome boisioneb rutet ni kabisa amu anendet ko kyoiwei sinandusiek kongetekei ko kio mining ak akaikai kerichek anendet, akaikai kekono kerichek che aboisie angot nda wikit akenge kosir keruto , nganda kingikoitoi vaccine initok bo corona ko ki lazima kerut chito, ako kiyach kityo kerutyo vaccine inoto si kobit mat konama mionoto, kobate machame boisionoto.

Pichaini koboru piik che katelelso ak komite chito akenge ne kakikochi certificate, monoe as ole kabane certificate inito, ako mitei kora boiyot ne kelach mauyat eng taban yu, mitei boiyot ak chepyoso ne irobokchin eng taban yo, ako kabaibochi piik mising, toku kora kole kelach piik maskisiek kobor kole betusiek che kimitei kuutietab corona lazima komite kiit ne kayai chichoto ne keyai koboibochi piik mising, kot koyach kikochi inendet certificate toku kole kaboibochi ip koboto lakwet ne mining ne katelel eng tainyi.

Pichaini koparu chito ne katelel eng' tait ap piik ako tagu kole katepisa ng'uny piik koepchin iit chichitok. Eng' postaishek che mi tai yo koparu kole postaitap ICT kopar kole kanetishetap poishetap kompyutaishek. Poishoni nguno nyi kineti piik ap resop olin konai ole kipaishaitai kompyutaishek ak ng'alek ap ICT ake mwachi icheget amu ne si komakat konai piik kopaishe kompyutaishechutok ake kachi akichek umuhimu nepo kompitaishechutok. Eng' koret nyu kineti tugchutok amu imuchi nguno konyo chito neigen ng'alechutok po komputaishek ako kur tuyet kityo nepo kokweet, kopwane piik koyach nyi kokas ng'aleek ap chichotok ako pit konai icheget akopa kompyutaishechotok.

Pichaini koporu biik chekatepiso ng'uny eng ng'echeret akomite kwomisie akoporu kole mite biik kora eng komaswek alak cheamisie lopor kole lazima ko hotelit yutoyu anan ko olekiamisie. Po komonut mising keamishe hoteli amu imuchi chito konyorchikei amitwokik chemakoi ankot konai kochop eng gaa. Achame mising poishoni amu imuchi konyorchikei chito amitwokik cheonyinyen mising chemakoinyor kwomchinkei eng gaa ako poishonep hotelit kora kopo komonut eng chito nepo hotelit amu imuchi kenyorchikei chito melekwek cheechen kopun aldoishet nealdoishe inendet akomuchi kora koip poishonik amu inendet komeche kipoitinik chepoishechin eng hotelinotok, notok kokonu poishet kokochi neranik.

Pichaini koboru chepyoso ne mwalimoiyot nguno neineti lagokchik, ak kotoku kole lagochuto komitei nursery, bo kamanut mising kineti lagok ak kenai ole maktoi kilet lagok, si kobit koboibochi icheket akobit komuch konai icheket tukuk che ineti mwalimoiyot. Toku kole kachul eunek lagochutok, kobor kole lazima kamwachi mwalimo kochul eunek amu imukokokse kole kakakoruiyo alake, anan ko kakongetyo alake, anan komukokse kora kole tyendos lagochuto. Ngonyor lagok mwalimoiyot ne kararan neimuchi konet icheket komie ak koboiboichi icheket, koboiboichin icheket kora mising.

PIchaini koporu biik chechang akomite chepto netoku kole kelach degree toku kole kokotar ng'alekap somanet inendet. Degree inito kelochi yokakotar chito somanet nepo barak anan ko notok nepo universities ako yekakotar chito somananito kocham komite sheree anan komuchi kobwa biik nyokocelebreten anan kosherekean sheree inito, kopoipochi kole kakotar chito sukul anan ko somanet. Achome poishonitok mising amu imuchi kocher lagok anan kocher icheket chekakotar sukul sikonai icheket kole mite biik chekokopoipochi somaneng'wa kobate komako rahisi.

Pichaini koparu ole kinetitai chito ole much kotaunda chito mung'aret nyi eng' emet ap Kenya. Ako tagu kole imuchi kologenan chito ana koingian chito platform notok ne kikure ecitizen, ne imuchi korejistan gei chichotok ako koita kartasokchiik. Eng' kanetishetap ole kiatai ng'alechutok keparchin chito ole kiingiandai platform ak kearorchi icheget kokere en yotok. Lasima koro icheget eng' yotok si kopiit konai ako elewan icheget komye. Chito netinye imanda kole mache kotai mung'aret nyi koepchin iit kapisa komye ako muchi konai inendet ako nyorchigei kanetutik che ititaatin.

Pichaini koparu spikit notok anan ko redioit ne imuchi kourerene tienwogiik, missing' ko ya mitei tuyoshek che u koita ana ko tuyoshek alak tugul. Spikaishechuto kora komuchi kepaishe eng' kanisa ako muchi kepaishe eng' olepta age tugul kopata olin po disco, ole imuchi kopaipait ge piik ak tienwogiik. Chito neyae poishoni, nguno nitani kekure dj ako inendet komuchi kokon tienwogiik che terchin kot kopaipait piik. Po kamanuut missing' poishonitok amu imuchi kopaipaiit piik. Ako muchi konyorchigei melekwek chichitok kekure dj, amu kilipani eng' poishonito kotien gee ole kakashindaita piik ng'aleekchiik.

Pichani koparu kole tuguuk chesire elipusiek muut koki ke ai kinde komputaishek ago muchi konyorchigei chito eng' ecitizen inotok komputait ne imuchi koingian chi age tugul yotok, ago tagu kole kokotaret piik missing' amu imuchi konyorchigei chito poishonik ap serikalit eng' komasta age tugul. Kou nguno mitei huduma centre ola tugul, koratinweek tugul. Imuchi konyorchigei chito poishonik eng sendainywa kityo amu kikinde huduma centers ichu ola tugul.

Pichaini koparu urerenik chepo rugby anan ko ruji , ako ngaro pichaini kopwatwa ole ki kimi ,sukul, sokondari ole kikitindai timit ne kikim kapsa ne kipa urerianitok. Urerionitok kopaipaiiti piik missing', korok kopate chito nechesani urerianitok ko makat kondoi porto amu ngikerune ole loo kotagu kou ya poriet. Ipaipaiti piich missing' urerianitok ako mitei kikombeshejk che kipelchin gei eng' urerionitok kikure ruji. Ipwatwa kora timitnyo nepo, Kenya, ole kimitei urerenindet ne kikikure Collins Injera, ne kikim ako kichepchep missing', ako kiimuchi koker golisiek che chang' missing'.

Pichaini koparu rumit nemitei kitandaok che mitei ing, unyu akomitei paraku chekikurei double decker ako ngager pichsini kopwatwa ole kinye kemitei sekondari ole kikipaishe kitandok che u chutachu. Ako kiruitos piik che kakoekitu kidogo ng'uny koruitos lagook che kotukoitu sukul parak. Pa kamanuut kitandanitok amu imuchi korok koredusen space, kochuchut spesit amu imuchi koru chito ng'uny ak parak. Ako kikipaipachini kapisa kingokimengechech amu kikararanen ako kikeregei kitandet nepo chi age tugul, mamoitei chito neki gaigai.

Pichani koparu chito ne tindai kompyutait ako paru kole tindai loriit ne mache ko lae tuguuk kong'etegei komasta agenge akoi komasta age. Tagu kole kere chito kompyutait ako uni mache kosir tugchotok mache ko laa si kopit matkoutiei. Eng' poishonep laiseet imakchinigei chito ne ingen hesabuuk ako muchi koiit tuguuk kapisa komye ole makat. Imakchinigei kora chito neingen kokweri karit komye ak chito ne ingen kopaishe kompyutait komye amu imukakse komitei tuguuk che makat kerekoden eng' kompyutait si kero badae.

Pichaini koparu pachit ne kakisir ecitizen. Notok koparu kole platformit ne imuchi kotaret piik, ako muchi konyorchigei piik poishonik ap serikalit, eng' ola tugul ole makchin geii kopun huduma centers. Inaker poishoni kora kopwatwa kora kole kikwa serikaliit nekiit tuguul elipushek muut konde e citizen initok si kopit konyorchigei piik eng' komaswek tugul che mitei. Kikinde huduma centers kora ols tugul ole imuchi konuorchigei piik poishonik ap serikalit, kopun ecitizen initok.

Pichani koparu piik somok che mitei rumit ne mitei postaishek che kakisir ICT kopar kole ng'alek ap kompyutaishek che tese tai en yutok. Ago eng eng' poishonitoni imakcjinigei ingen ipaishe kompyutait aki ngen ipaishe laptopishek. Iparu kole ofisit yutayu ne kitarete piik che tindai shideshek che tinye ge ak kompyutaishek. Ako ofisinitok komitei komaswek tugul, mitei sukulishek ako mitei angot kotini, komitei ofisit nepo ICT notok ne imuchi ketarete ng'alek ap kompyutaishek ngo esha kopais. Pa kamanut missing' kenai ole kiaitai poishonitoni amu imuchi kotaret chi konyorchihei melekweek ako muchi kotes tai inendet eng' sapenyi.

Pichainu koparu chito nepaishe ubao konetishe koneti piik ole kipaishaitai tuguuk ap kompyutaishek. Tagu kole tindai mouse chichitok ako tagu kole iarorchin piik ole kipaishaitai mouse initani. Eng' kanetishet ap poishet ap mouse initani ko lasima kotindai chito mouse initok, komuch koarorchi piik akoporchi ole kipaishaitai notok komuchi konai piik komye ako muchi konai icheget kopaishe kora. Nyumnyum missing' poishetap tugchuutok kopate lasima koepchi iit chito sikonai ole kipaishaitai tuguuk ap kompyuta akonai komasweek tugul kora kole kikure nee.

Kararan keng'alalun akopa HIV akepimanin amu pa kamanuut kenet chi age tugul ake piman si kopit konai chito alit nyi nepo HIV. Pa kamanuut missing' inetkei akopa HIV aki nai ole namdai chito si kopiit ikirinde mianotok. Ngap konyor chito kole kikonamda gei HIV kouitu missing' eng' icheget ako ite angot kopargei alake. Nguni ng'alalanitok kotareti chito matkoitchi kopar gei amu kimuchi kenet chito akelechi mapare piich mianitook kopate yache kopaishe kericheek. Ayani anegei akopa HIV akaneti chi age tugul ne mache konai akopa HIV initok.

Kokowalak boishoni en kasari amun keny kii lasima kot kenyor saint eng' yoon sikikoito certificate initon nii kobaten saisi ko koyoche kityok kechobun en online anan ko kechoben ecitizen, en rigistanetab mung'aretab choito eng' kasari komuchi kwoo kityo chito ecitizen ak komuch korigistan mung'arenyin kiit nekokonyumnyumit mising kosir Keny yekiyoche kwoo chito iib kocheng'at signatures ak ko kokoyai kotoret biik mising eng' ng'unon eng' kasari.

Pichani koparu ofisit neoo ole kikichop ole kitarete piik. Ako ofisinitani kopa HELB, yotok ole kikachine kipsomaninik pesendo ne imuchj kotarete gei icheget ako muchi kotaretegei eng' lipanet ap school fees anan ko chepkondok chotok che kilipani eng' sukul. Afo tagu kora kole kamiin lainda piik eng' yundok si kokerchigei ng'aleek ap chepkondokwak, amu ngaap koesho kopwa chepkondochotok, koyache kowa chito huduma center ip kotep kole amu nee. Ako pa kamanuut missing' ofisinitok amu imuchi kotaret piik ako tareti kipsomaninik missing' konyorchigei pesenotok, missing' ko cha memuchi gei ako muchi kotaret pesenotok si nyu kolipan petushek alak ye kakonyor poishet ne yae

Pichaini koboru biik choto ko neranik che chang eng yutok ak komitei lagok kora chegatebeso komie sikopir pichait eng yutok. So ba kamanut kepire picha yon kogituya korok biik che chang kounitok ni. Ye kakiip kipire pichaisiek cheu chutok chu sigegonor eng yuto yu anan koen kongung sigopit kogere chito betusiek alak chebwane eng tai. Tagu kole boiboen kabisa biichutok eng pichainitok ago kelach kei komie kotak kole kami kiy negabwane nyokwae eng yutok anan ko kamiten tuiyet ne bokamanut negayach kotuiyo biichutok tugul.